En ireyu ko maranet Nebo Beek, komos Beek en oinosiek kobwa tirikwek, so ng'orobon neo komong'u beek tirita, imuche kolaa biik, kolaa tiong'ik, kotub ketik akoib siratik konyi emet, kora imuche kotobusto emet amun ngosngositu yekokotiny beek, kora koimuch kobar biik chechang mising alak konyoru kakotenoshiek kotieng'e marananoton, kora ng'oet robta neoo mising konyolu kengabalen toboiwek tukul anan ko olemuche komal bechoton ing'omos sikobit kistoeng'e meoshekab biik chechang ak tiong'ik, kouu olikinye ko kikomos beek nekimuch kosob inendet Noah ak tiong'ik chekikolenchi kiptayatndenyon imut koba moing'et oriit akeng'a en akeng'e, araa kimut Noah ak koseven tiong'i choton tuukul chekingat inendet kiptayat kotieng'e ak amuneishekab kiptayatndenyon ko kimuch kosob inendet kenyishek chechang.

Ichechu ko muturaa, ak ko muturaishe chuton kengoe banyek ak kinde abutaniet oriit koboto pilipilik ak kii aketukul okot itunguyot kindo ak kiyoo kiyoen ngetetiot inendet maat direct, yekakiyoen maat korur kabisaa akobit ketilatil en ichechuton, yekaketilatil kouniton iroini kora pilipilik ak irute ak ketit nekiten neimuje kinemunen tor kiam kwoo kutit ak ko imuche kioldeun silingitab tomonwokik taman, taman aketukul nekakitil kiten kiten kouu non asikobit konyorunen akinee kii chito neoldo amitwokichuton sikobit kotesta mung'arenyin komnyee ak konam kobai lakokyik komnye en oldatukul ak en betushek tukul ak komuch komengyike komnye en korikwak ak en kasarta aketukul kobur komnye.

Ireyu ko sireet nekioldoen tukuk chekiome alak tukul kouu sukaruk, machanik, chumbik, chekoo chemii kartasishek, mwanik oot ng'endek chemiten kartasishek ak kii aketukul neimokyinikee kenyorunen siro niton nebo tukuk chechang ak ko imuche sironiton kokochi tukuk chekioldo siroshek chemeng'echen sikoimuch kolong'uneng'e bichoton akichek akonyorunen kii neimuche koribeng'e en kasartab kotukul, kora sironi konyorunen rabinik cheimuche kotesen boishenyin chito nekayat ak konyorunen serikalit kora rabinik cheimuche kotil icheket.

Boishoni ko kararan kot mising, yoe emenyon anan siroshek tukul kotililit ak kot tirikwekab biutab kongung amun yekaiwaen oot amitwokik alak tukul alaan lokoek alak tukul chekaiwai iyumi balalenik ak iyomechi oldakenge asimomurit olaan tukul en biungung anan siroshek tukul ak ko toreti kora simabwa kiliang'ik inyokoyemat koim biik ak tiong'ik chesomis tukul cheimuch koib murindo ak mionwokik, so ko ng'erib tililindo kouniton kiyum tukuk ak kiyumchi oldakenge tukuk chemuren tukul bokoyumokse tiong'ik chemuren tukul en olindo moriku nyokomuritwech tukuk chekiome ak ko yekakium kouniton koimuche okot koik mbolea chekiboishen en imbarenik, mbolea chekindo omitwokik alak sikorut araka kora ko mbolea cheboishen ketik alak akot kora lokoechuton chekakiwai anan balelenik komuche kwam teta.

Boisioni ko boisiet ne kararan kot en chepkerichinik amun, imuch konam kerichek che terter ak ko tiony ako mikisen akoi imuchi konya miondo ne korom mising amun, kerichechutok mongu eng tukuchu itionyi, ko kororon akobo ketik che terter cheimuche konya mionwogik che makimuchi akot kinya en sipitalisiek, akobo kamanut kora chepkerichini chuto, kitekisi amun piik che kikobutyi keriche chutok ko kosoptos ak kosopcho kasarta ne koi mising, ako mionoto kou miondo ne korom mising nebo keny nekimuchi konam piik che osen anan ko lagok che mengechen, ko kibutyin icheket kerichek cheimuchi kosop kora en kasarta, kora komuch kitionyen tukuk che kiome kou nyanyik, kitunguik, ak ot um kiy ake tugul nekimuchi kiam akot logoek kitionyen ak kechop supu si keye ako isope ele oo.

Ichechu ko sambusa, elekichopto kiyoe korong tukun cheuu biasinik, tukun cheuu chekindo oriit kiyoe korong korurio kabisa, yekakiyo kemilda kora koroi kindo sikerotyi keraten kotopon barak ak ko yekakiyo tukuchu kindo kii aketukul neyamat, kora yoon kiome kindo pilipilik, kitung'uik, nyanyik sikobit kosich anyinyindo nekararan, kora yekokinde kechob kwonyinyekitun kochome biik chechang ako olee icheket en time nenyolu kot kobek en betut akot indechobe tomonwokik bokol kobeku en saishek cheng'ering akobit inyorunen kelchin ak ko yekoinyorunen kelchin ko kebai chichoton akinee kobiyo ak konyor bortanyin boiboiyet nekararan, kora inoni ko mung'aret nebo biik cheyemi en taon kot mising konyorunen kelchin.

Boishoni ko kararan kot mising akoo elekinetitoi chito olekiyoito boishoni ko obendi twaan kokoib tukuk choboishen kouu pangok cheimuche oebishen akoo iborchini chito ilenchi kiyebchin ngweny netian asikobit konaam kobista alak yekakeyeb kouniton, ak ko yekariyeb kobwone alak chekororon ak ko cheimpya chetililen chenyolunot kebut ak ko chebitos en kasarta neboo araka asikong'et kora konyorunen kelchin temindet nekimin chaik chuton ak ko yekaitil kobaa ngweny ko imuche en biik chebute chaichuton koimuche koityi kobut en time ne nyolunot ak ko imuche kebutun chaik chechang kora en kasarta aketukul neimoche keib kobaa sireet neking'oen.

Ochome mauandani amun kiotinye boset nekocham kochome kolach sulualit neuniton ak ko yoon nyone kobur twaan kochome kabisaa kolach niton manai alee amune, ko kianamen any acham mauat neuniton kabisaa ak ko mong'en oot olee Kilian sikochome lakwanoton kolach neuniton yoon nyonee kibur twaan.

En ireyuu ko minetab bandek ak ko tomo kotar wikit anan kotar buch wikit akeng'e ng'emin ak ko cheng'e nebo oeng ng'emin ak ko kororon mising bandek cheuchu ngomong ak ko momii kii netinyee sikosumbwan en rutunenywan, ng'omuru yondo aany kokamuch kanam koboishen mbolea chekikakkminda, kora komii okere bandek somok chekakinam kinde ngweny kora chekororon olemorut sikorut tukul ak koimuch korut en kasarta akeng'e ak kebut en kasarta akeng'e, ak ko yekokobur kot mising korut ak timto konyo kesember ak kinde mbolea alak chetoreti en ruret, yekakesember kora koimuche kerib anan kisto simto kebar simto aketukul neimuje kosumbwan ak kenget kerib koruryo kot kebut kotililen.